Isoitok kulo loshi soitok kutitik loomiri tee sokoni. Iyiolo kulo soitok keeta types oo isoitok keetae loshali neetae lonana loogoli. Iyiolo kulo soitok ware naa isoitok laa kenyor inkituak ainosa Oleng'. Iyiolo enoshi kataa aa entua entasat nenyor ainosa kulo soitok peeyie itayu nena cravings naata enkata naa keeta kenuta. Isidain sii kulo soitok amuu ketii iltung'ana laa kenya ake kisidai ketaa emeloni kenyor iltung'ana oleng.

Ketii irpayiani waare enewueji neeta siduo enchembe , neetae oltoo lenkare netii enkaji inewueji, yiolo entoki naitaamu enatoki naa kaitadamu ang oleng , yiolo oshi enakata indipa atuuno irkiek, niton ake niton aipalilia irkiek aisho metaa keeta enkiti wueji sidai , enkiti , enkiti boo sidai naa iloake nibukoki ina gumoto enye enkare .Neku iton ake nilo aiatayu nene kujit namanita ilo shani tiang, nee ekisaidia siduo kulo kiek amu kebulu oleng, Kebulu kulo kiek mpaka nitaa enkang kisidai oleng, inaesidano okulo ,inaesidano nairemieki, nairemieki kulo kiek lotaaniki atua aji.

Ketii irpayiani ong'uan enewueji netii enkine netii egosoi nagira aibungie ena kine ketaa sii doi kulo payiani enkalem tenewueji ore tenewueji naa keyieuni neyiengi ena kine ore ena kine keyieuni neyiengi either pee etoni iltung'ana tiang Anya enaa family ashu etae enjerehe oyiolo kulo payiani naa kibung'ita ena kine oleng pee menut ake ena kine nibungita sii too nguvu pee meruesh ake enkine egirai aiteru ayieg neeku kengasi adung orgos ore enkiri ena kine naa kisidai oleng amu kenyor oshi irmaasai enkiri oleng ore endaa enye sidai oleng naa enkiri ore sii nkiri ninje oshi naita emasho sidai oleng kisidai sii nkirik amu Kiko pee ebulu osesen loo oltung'ani ore sii ena kine naa kenyai too nkatitin oo njereheni yiolo etae njereheni nenya iltung'ana enkiri enkine netaa ena kine motrik keyieruni motorik tiatua ang

Ketii entasat ene netii siduo entasat netii nkitunguni inewueji, etii naibungita ninye tenkaina netii natii abori yiolo tenewueji ekirem oshibm kuna kitunguuni aaku kiata tolchmaba, nikibukoki enkareb metaabkebilu ore pebulu nikipuoi siyie nikipuo amir tollchambai tesokoni kesidai kuna kitunguuni oleng amu kelek bei enye me expensive Yiolo nekwa na kekumok oleng enchata kajo imiet neaku kisidai enakitungu olenga nakesidai amu kebulu aakumok .

olchamba ene netii sii duo spinach enewueji, ketii enoshi mimea naji spinach enoshi toki naijo ekinya oshi, niun ake, keisidai ena toki naji spinach amu iun ake, yiolo teniun nilotu aitayu kenya tolchamba idipa atubulu indipa atubukoki enkare neeku etubulua, kisidai spinach amuu keponiki oltung'ani orsarge teninya ina spinach neekiponiki orsarge, kisidai sii duo amuu megol bei enye..

ketii oltung'ani ene netii inkera neeta sii oldip ore ena siai naa ebaye sidai oleng, naa kinyototoi oshi tedekenya atuku aiku irmasher, nisafisha inkinejik pee mitoki aaku kemoyia, ore naa enikoni tenisumi oltung'ani enasiai naa impotu ake oltung'ani ineweji niliki eniko tenepik oldip , keyieu ake inkufu naipaampie netii naa oltungani logira abukoki engare, naa kelek ena siai oleng amu enaramatishoreki tiang' naa esiai onkayiok oshi ena sana sana.

Yiolo tenewueji naa keeta oltung'ani orbaket sapuk tenkoriog netii oltung'ani enewueji logira aitayu entokitin too olchamba ore enewueji naa keuno olchamba oleng ore ninye enakop naa ijio enoshi kop naun majani ejio kegirai oltung'ani aitayu majani tiatua olchamba lenye kisidai ena toki naaji majani amu kemiri naa tenepuoi naaji aitobir tee factory nitayuni majani sidai naa edim anoto eropiani sidain naa kidimi awaita enkwapii eboo nemiri niyau eropiani sidain oleng naa kisaidia iltung'ana pee ebulu tee kimaanisha neshet nkajijik enye nitoki aifunzayie enkera enye Nena ropiani kisidai sii iltung'ana loitegemea ate tiatua ukulima amu mepukoo aikata ninche

Yiolo enikoo naa kisidai oleng ore oltung'ani omir irkeek tiatua olduka kishakino nepik enoshi naaji tag nepik enewueji pee ever bei elelo keek kisidai oleng amu kisaidia irkastomani yiolo ena naa enena bei kisidai pee esaidia irkastomani tenkaraki ebene enye kebaa eropiani naata ninche amu nepuonu etaa mia mbili naa ore olchani naa mia Tano kinyiangu olchani laa ore eropiani naa mia mbili neeku elo Shani egelu amu mia mbili naa Nena ake eropiani naata

Yiolo sirkali kengas aingoru nena kera naitutum muj. Neyiolou ajo kamaa kuna kera naingua enatoki eabori kaji eikoni tenisidiae. Nepoti sii entumo neponu sirkali ekaounty nepoi aisho kuna kera entoki naji ropiyiani e CDF noshi bursary nisaidia Kuna kera pee elakikei school fees, nisaidia sponsorship, nisaidia nerikoo sukuulini sapukin. Yiolo Kuna kera pee mitoki aisinanu yiolo sii teneidip Kuna kera sukuulini nisapoort sirkali oleng. Nepiki kuna sukuulini ningurakini sukul napuo siininche aisuma .Neakikishai ajo etipikaki sukuulini nenotito muj siaitin kuna kera pee mitoki aisinanu.

Iyiolo entoki naa keyas sirkali naa kepuo sukul by sukul nepuo aamana tiatua isukuulini nedumu irmalimuni obo obo arashu ware ware arashu okuni okuni loota experience ina siai keing'uraa sii impala oo lolo malimuni tenaa kesidan tenaa keimaitie akata entoki naijo ina naaimaki entemata iyiolo nena kegeluni irmualimuni kutoka sukuulini naapashi pasha peyiee eimak ilena sukul leidia sukul neimak ilidia nkae sukul ilena sukul peitapaasha intemat sii duo olosho iyiolo sii duo naa keyieuni ilmalimuuni kumok teineweji amu keikumok nena kera oleng' nena temat oleng' keing'oruni sii duo irmalimuni enaa eneba eng'eno enye enaa eneba ekata natobiko ninche tiatua isukuulini oleng' neijo keeta entoki naji experience neing'oru lelo malimuni loimaak nena temat very strict.

Kisidain api esimu amu kekincho metaa indim ai accesa pookin wueji nilo , teniiyieu nilo watsapp nilo ajing online nilo aireply ntokitin nairiwaki tongrupi yiolo te Instagram ino nilo adol fashioni ntokitin natii inewueji yiolo tel Facebook nilo adol ajo kanyio nagira ai trend kesidai api esimu amu entoki nintau iropiyiani kesidan nona api kumol esimu phone call ewoi nindim nilo aoshie esimu

Ketii ntasati nara are tenewueji netii si orpayian oitaho tenewueji netii enkare netii rkuon yiolo enatoki na kaitadamu enoshi kata kati aang enkata na kitukui irkuon ore rkuon mituki toldip ana abukoki enkare kitadokini ninche atua enkare peyieu itukunibaitobiraki nitauni irmasher loota peeaku ninche sidain pemitoki ayau imoyiaritin mitoki olo masher aony kulo kuon kisidai si enatukoto amu kingarisha irkuon amu kingarishai pooki wueji nituki kila mahali osesen metaamekutee eeta irmasher nemekute eeta nkukuni nemekute eojo oleng

Yiolo enewueji na olchamba na ormukunda elelotungani iyolo enewueji na kipuotoki oltarakita pelotu airem enewueji ipotuoki ele tarakita pelotu aitoris enkop tiatua eleshamba, nelotu siduo aitanana eleshamba tiatua enkop tiatua eleshamba peitisidan enkiremore ore pelotu oltarakita airemisho na kitasiokisioki esiai amu kear ometaa kenyanyuk enko niko si duo metaa pemitoki ltunganak aitumia enkata sapuk egira aremisho niekau ine siai sidai tenipoti oltrakta pelotu aremisho tolchamba.

Ketii mpoosho eneeweji ,yiolo enewejio naa mposho kumok ,olchampa ele sapuk olchampa laa keisidai oleng .sapukin kuna ikae naa yiolo eneweji naa mpoosho nauno ,yiolo teneweji naa kisaidain ena siai oleng amu yiolo enkata naunishoi naa keuni iltunganak mpooshok kumok peyie tenebau enkata napoi aikesa nepuo ltunganak aitayu ntokiting kumok oleng .keisidai sii amu yiolo Nena oposho naa ninye epuoi aanya tonkangitie isidai amu mitiko iltunganak apuo ainyangunyangu mpuka te sokoni ,sidai sii amu kemiri kemir iltunganak tosokoni nimiraki iltunganak oleng naa kishoru sii ropiyiani naa ninche eitumiaki aisume nkera esukulun, ainyangunye ntokiting eang, neeku keisidai ena siai oleng, keisidai aitoki ena siai tenintoki aipalilia metaa meer nkujit Kuna oposho.

Yiolo enewueji na ketii irpaek ouno, kesidai eunoto orpaek amu keetae enkata nabo niloakesu lolopaek ore pikesu lolopaek niya ewoji nakepuoi aidong nitau enkurma kesidai oleng amu mitoki oltungani alo ainyangu nkurmanbna ke expensive tiaji tiatua olduka kesidai si amu ekincho irpak lilo aitokitokie penya nkera lolopake oichemshate kesidai enasia orpaek oleng, Kesidai amu indim aichoma irpaek ninya entoki naji mahindi choma Kesidai irpaek oleng.

Yiolo enewueji netii emoti netii empisinget netii enkima yiolo enewueji ijo kegirai ayier shai tene ore si duo enewueji kegirai ayier shai esidai amu ijo naji oljikooitelekino ena moti na ketii shai atua enamoti nepisinga si duo enashai tempisinget ore shumata enapisinget na keeta ntokitin nati shumata ninche nagira aibok enapisinget pemesulari pemepuku ake tiatua emoti.

Ketii elukunga netii enkiti toki naijio mesh ine naa kanyor nanu elukunguni oleng ore amu ore nkang naa ekipik oshi iyiok elukunguni naa kisidain elukunguni amu ore entoki edukuya naa misumpuarisho oleng ore pee neshetaki enkaji enye ninjo endaa nitulia tinewueji neeku mitoki aipang boo kake ore once niboloki boo pee epuo Anya edaiki eboo ore entoki yare ore elukunguni naa keeta faida amu tenimiri nikinjo ropiani neeku tenaa eyata elukunguni kumok nimir nekinjo eropiani neeku Nena ropiani enyiangunye nedaa tiang ninche elakinyie enkera school fees ore entoki euni naa kisidai elukunguni amu kitaga irmosor ore irmosor lenye naa kisidain oleng amu ekiyier lelo mosor lore lelo mosor teninyia naa keeta entoki najii proteins ore sii lelo mosor kisho oltung'ani pee esapuku ore lelo mosor naa emir sii nikinjo ropiani ore sii elukungu naa ekinjo enkiri

Eyiolo enewueji naa ketii elukunguni nidolita oldakitarii eishopito gloves Neeta osindano kisidai ena siai oleng amu teneremi elukunguni ele Shani naa kisaidia elukunguni pee ebulu kisaidia sii pee mitoki amuoi netum moyiaritin tenkaraki noshi daiki chafui tenkaraki olchafu sidai sii ele Shani amu kotagol osesen loo lukunguni

iyolo kuna naa inkwashen naa iyolo entoki naidim atejo naa keisapuku ena siai oleng' tenkop ang' keisapuk ena siai oleng' amu ekiun oshii inkwashe naa tenikiindip atuuno nekipuo aitau tiatua olchhampa nayi kituru ore kituru kuna kwashen naa kepuku sii duo ketii inkwashen keetae tofauti oo nkwaaashen keetae inaashali neetae sii duo inaanana iyolo inkwashen naashali oo nkwashen naagoli naa keisidain meetae entoronok kakee kinyorr oshi iyok kuna naatoito naa ekipuo ake nekipuo aamirr toolchampain nekupuo aamirr tosokoni nekipuoaamiraki iltung'anak ninyang'u iltung'anal tukitum irropiyiani ore nena ropiyiani nikitum nikipuo aalakinyie inkera school fee nikinyang'unyie sii duo inkulie daikin naijo enkurma kelo sii duoo naa ekindim aitauti toolchampa nikiponu aayier iyok nimikintoki atum ina nkae budget ainyang'u inkwashen toosokoni neeku keisidai ena siai oleng' naa keisapuk sii duo naa keeta sii duo iropiyiani oleng' keisidaia duo sii inkwashen amu keitamu keisidain ninche oleng' naa kenyaa karibu pooki ng'ae iyolo sii duo esidano enye naa keitoki sii duo inkera aanya iyolo inkera kunyinyik naa ninche oshii eitobirakini

Kadolita entito tenewoji, nadolita sii ajo keeta enkukuri neeta enkikombe. Netii embakit enkurma. Iyiolo, yiolo ena kukuri naa keeta kule, yiolo kule oshi naapiki enewoji naa kule naoto, kule naa etushumaki oleng', nesidanu nitobiri sii duo toonkolongi naikash sii duo. Yiolo tenitobiruni neeku kila enkolong' niimpirr niimposh, nesidanu sii duo kuna neeku keji kule naoto. Yiolo kuna kule naoto naa kesidain oleng' amuu, kiseevaki ainyiangu impuka. Teniyierr orgali, nisotie kuna ale, naa kitamol oleng', tenipik sukari ningoroga ninyayie teninya orgali okulie. Yiolo oshi tenkop ang' naa iji ake kinko enkolong' nemeetae iropiyani nainyiangunyieki impuka. Neeku orgali ake okule okuna ale kinyi. Naa keeta sii duo afya mzuri. Tinitobiruni inye kwansa keyiolo inkokoyirin inkokooni aitobira oleng', nepuku aa sidain oleng'.

Yiolo kuna naa mpoosho, keetae mpoosho tofauti mingi mingi akeyie .Keetae Kuna neetae kunda ,Kuna akeyie muj natii eneweji .Yiolo mpoosho keuni ake mpoosho yiolo teneidip atubulu tolchampa ,nilo aikesu naa tinindip atekesu nintayu muj ntolchampa nipuopuo apik enkop. Niponunu taa ade teipa aikes naa iksikese metaa nabo akeyie. Yiolo tenindipidipi niponunu aisafisha nitayuni olachafu akeyie .Naa sidan mpoosho amu kneyae mpoosho ormushele nenyae mpoosho onchapatini, nenyae mpoosho orgali naa keeta muj afya msuri. Naaa yiolo sii pee iunisho niunu mpooshok inonok ake .Kisidai oleng amu mookure intoki aata budget sapuk ainyangu mpuka.

Yiolo ee ketii orkunia ene netii sii duo ntokitin natii atua naijo embolea. Yiolo ena siai naa kesidai oleng', iyiolo embolea naa too nkishu oshi itauni akipuoi ake neori boo oo nkishu nee enidii aatoor boo oo nkishu nepuoi aashum ilo chela neshumi olchala nesidanu nepuoi aamir nepiki nepiki sii duo olchamba. Yiolo ele shela tenepiki olchamba kesidai oleng' amu kisaidia ferility oo o ndaikin ashu intokitin muj nauno tolchamba, kisidai sii duo amu iyiolo kisaidia intokitin naatunoki peebulu oleng', nisadiai sii duo peeku keeta afya mzuri peemetoyu ake haraka. Kesidai sii duo embolea oleng' kesidai embolea amu too nkishu ake itayuni.

Irmosor kulo lotii atua cretin ,ore enasiai naa kisapuk oleng tenkopang, kiata oshi ilukunguni kumok oleng naa teniutau irmosor nepiki atua cretin nepuoi amiraki iltunganak lotii ildukai naa kisidai amu tenimir naa keeta profit sapuk niaku kisidai inasiai oleng', neitokini amiraki nkera natii sukuul.

Yiolo enewueji ketii oltungani netii siduo rpaek yiolo ena siai tenkop ang naa keisapuk oleng ole oshi tenkop ang naa ekiata lchambai sapusapukin lchambai lmeiremi oleng niaku teneirem oltungani hekai enyena uni naa keisidai oleng neirem ake neun rpaek lenyenak ore te nkata naiji lapaitin isiet ashu olari obo nebulu kulo paek ore ebulu kulo paek nepuoi akesu tolchamba nepuoi siduo neyai ewueji nepuoi akesu naa teneidipi nepuoi agel ore kulo paek naa ketii loshal netii lotaa kesidain oleng yiolo sii kemiri kulo paek nemirakini ltunganak loo ldukai oloo skonini pee inyangu tenaa keta ropiyiani kumok oleng keirakini sii kulo tunganak otii barabarani pee epej nemiraki ltunganak keinyangu sii ltunganak pee epuoi ayier orkiseri ore sii enkae naa keidongi aitainye enkurma nemeitoki oltungani ainyangu tolduka amu kegol ropiyiani olduka

Yiolo nanu tenadol kuna motonyik naa kaitadamu oshi town ore oshi te town naa ninche oshi naanyorr aatipik kuna motonyik yiolo siii kuna motonyik kemirr oshi oltung'ani tiatua town, twenibaiki town ivi enikidol nikimirr ninche yiolo sii naa kepiki kuna tokitin tiang' oleng' kake sanasana yiolo oshi ewuei nikitumore oleng' naa town naa nkuti nguesin nijio ilukunguni kake mee ilikunguni naa kemirisho sii duo tiatua town.

Yiolo tenewoji naa ketii inkera, yiolo tenkop ang' naa ibelekenye ena siai oleng' amu, yiolo embikata oonkera, kegol kake kaisidai amu keeta iropiyani. Yiolo oshi inkera kisumpua oleng' amu tenirrirae nikuet ikuet, niimin inkulie, neeku inia oshi peegol ena oleng'. Kaitadamu oshi nanu enoshikata kipuo aingorru inkerra kewarie. Yiolo sii duo inkerra kesidain oleng' amu iyiolo olchoni lenye kesidai ilo shoni oleng' amu keju. Nitobirieki sininye aitobirr inkilani , nepetaari, nemiri, kaisidai oleng'. Yiolo sii duo inkera naa ekincho iropiyani tenilo amir nikincho iropiyani. Tenimir kule enye nikincho iropiyani, teninya inkirik naa ekincho iropiyani, neeku kesidai ena siai oleng'. Ibelekenye sii tii enasiai oleng' amu etaa keeta iltunganak inkera kumok oleng'. Yiolo kuna kerra kumok, kinyialakino amu kiimin. Naa iyiolo iimin enkata e kwanza nemeetai olchekut sidai oleng' naa kiimin oshi kuna kerra oleng'. Kake iyiolo esidano oo kuna kerra naa kiilep oshi bei enye. Kesapuk bei enye neeku tenimir, nitum iropiyiani kumok oleng'.

ibelekenye ena siai oleng tenkopang' amu iyiolo kuna kera naa kimin nisulaki enkata nemeetae olchekut sidai, ore ena siai etasapuka oleng' tenkopang' amu keisho kuna kera naateneisho netumi inkera kumok oleng' naa kemiri naa kisapuk bei enye, ore eng'ae naa kemiri inkiri naa itum iropiyiani, ore enkae kitumiyai olchoni lenye aitobirie inkilani, ore enkae naa enkicho olchala, naa kilepunye ormarei amu ore iropiyiani naa tumi naa niche elakieki fees ninosieki edaa tiang'.

Ketii iltung'ana eneweji neeti iturot loota inkariak one two three olturot loota inkariak ong'uan iyiolo teneweji kegira kulo tung'ana ai elezana ajo kainyoo kenenyo ena are. Ore oshi tenkop ang naa keturuni enweji neeku ore ena are na ninye naya enkare iwejitin naati ilchambai. Ore ena are naa ninye sii duo itumiae. Kake ore ena are sii duo naa ninye dangerous oleng' amu ore enkare, kitoronok ena are amu kedoki oshi inkera naa ore inkera tenedoli atua ena are naa kipuo ake amu kegut ena are aleng'. Kii Dangerous oleng'. Kisaidia ena are amuu kitumaki apuo apik ilchambai enkare, ninye ishorieki nkishu enkare. Neeku naa eneweji sii source enkare neeku tenijing enkare eneweji kake ki dangerous eneweji oleng'. Kisaidia ena are oleng' kake kitoronok oleng' ki dangerous kwanza too nkera.

iyolo ena siai meeta eng`eno sapuk nayiu oltungani skills ake eyieu iyolo inye entoki ee dukuya iyolo amu keisapuk ele shampa oleng` kesidai oleng` teniyau oltung`ani oltrakta oloyu aairem ene weji oree oltrakta naa keitalelel esiai oleng` tolchampa sapuk looba inji iyolo sii duo eeniare keyiu naaa iyata iltung`anak loos esiai laijo waare arashu okuni lonkaek iindim likisaidia amu keisapuk ele shampa oleng` ktii naji imposhoo nauno tene wei iyolo impoosho naa mmea sidai oleng` naa tenebulu nikincho impoosho kumok oleng` naa iindim atimira tiatua osokooni iindim aitunguaa tiang` pee inyanya kesidai oleng` kesidai enaa siai oleng` naa iyolo nena ropiyiani naatumi naa ninye esumieki inkera ninye einyangunyieki indaikin too nkangitie iyolo sii duo ena siai oleng` naa iltunganak oosita agriculture ashuu farming ninche oshii oos oleng` ena siai naa keitanaurisho kake keyieu oltungani logol oleng.

Iyiolo engeno naata teneweji naa kisapuk amu iyiolo oshi te nkang'ang naa ena siai oshi kias naa ketii olchamba sapuk oleng'. Iyiolo ele shamba keyeu naji naa ore olepeny keyau entoki naijo oltirakita. Lolotu airem amuu iyiolo teniyau oltirakita naa kitelelek esiai pookin. Keyeu sii naa iyata iltung'ana are ashu okuni loo nkaik laikidim asaidia tiatua olchmaba mau kisapuk oleng' miidim iltung'ani ataasa openy. Oree aii eneweji naa ketii mposho. Ore kuna poosho naa ijo noshi natuunoki egira aiteru abulu ore tenebulu na kitayu imposho naa tenekesi nepuo amir toolchambai te sokoni naa ikincho ropiani kumok oleng' . Nepuoi amiraki inkera akeyie sukul naa ikinchok sii iropiani. Iyiolo sii kuna posho idim aionsa tiang' neeku milo ainyang'u mposho sokoni naa kisapuk sii nena kisapuk oshi iropiani nikipuo aitumia te sokoni neeku ore ena siai oo mposho kisidai oleng'. Naa kisaidia sii iyiok tiatu ill. areta lang'. Iyiolo ena siai oo mpsoho kekesi kenya mpsoho naa ikincho sii iroppiai nikincho meeta isevaa iropiani kumok oleng'.

Iyiolo oshi te murua ang keeta iltung'ana ilchambai sapuksapukin oleng. Neeku ore naa mau keeta iltung'ana ilchambai sapuksapukini nemidimu iltung'ana aikena sie nepuonini oltarikata neirem olchamba laa kajo eiakain tikitam ebaki enaa ekai sapukin nelotu nirem beeku kitasiolisioki esai enkiremore nelotu oltung'ani neunisho meeta stress sapuk nalotu airemi remisho amu idipa oltirakita ataasa ina siai. Naa kisidI ina siai amu keuni naji irpaek omposho naa kishoru sii naji edaa sapuk tiatua ineweji amuu tenintayu irpaek kumok nilo aidong' neeku enkurma. Naa tenintayu sii irpaek kumok nilo amiraki nkre te suku mpaka mposho nilo amir nimiraki iltung'ana ninyanya tiang' nimirakiki iltung'ana le sukul inkapunini neeku esiai sidai ena oleng' eisia naa kisaidia iltung'ana pebulu.

Yiolo enewueji naa supermarket ijio doi ketii irmatunda ketii inoshi tokiotin akeyie e supermarket enewueji sidai ena baye oleng' amu enoshi wueji naa kepiki ndaiki naasioki ainyiala ore enewueji naa kepiki endaa nasioki ainyiala metaa tenimutie iltung'anak ainyiang'u te supermarket neminyiala

Iyiolo oshi te nkop ang iyiolo ena bae naa irpaek kulo. Ore irpaek naa ketaa oltung'ani olchamba lenye naa eakain kumok oleng'. Iyiolo naa amu kisapuk eekaa oleng' oshi eakain naijo onguan ashu imiet nemidim oltung'ani airemsiho openy nipotu iltung'ana opuonu aisaidia ena siai. Nipotu iltung'ana kutik lopuonu aisaidia aunisho kake kengas aipotu oltoki loji oltirakita pelotu airemisho. Kipotu oltakitari pee engas aitaa enkop sidai meeta kesiokisioki ake ninche aun. Ore teneuni nebulu sii duo irpaek ore enkata nabulu irpaek nepuoi akes tenekesi kulo paek nipoi aitayu tolchamba nepuoninui akes. Ore ene dukuya kengasi iyiolo kulo paek kepuoi idong ore ina kurma nepuonini ayier tiang' ayieri orgali. Ore sii kulo paek nidim atapej iltung'ana ake epejoro. Iyiolo sii kulo paek keniri nisho iltung'ana iropiani ore nena ropiani nitaasieki ibaa kumok anaa kelakieki school fees oo nkera ninyanguni kukie daikin ee ang' ninyangunyieki intokitin naramatishoreki too nkang'itie.

Iyilo eata oltungani esimu, neata laramatani esimu, neeta sii duo oltungani lenye sapuk esimu, esidaii enaaji oleng amu kerawikino iropiyiani. Kedumu oltungani lenye botorr laaji loramatani nerawaki iropiyiani, iyolo tenirawaki iropiyiani nelo ninye ainyang'isho, nelo ainyang'u ntokitin, nelo ainyang'u ntokitin eramatare, neinyang'aki sii duo keon endaa enye nayeu, nilaaki sii duo iropiyiani enyena, nilaaki olmushaara lenye. Iyolo esimu naa entoki sidai oleng amu entoki e teknolojia naa indim airuwaki oltungani iropiyiani etii eweji enaa ine netii, naaku ina kesidai kwans too laramatak loidim aamisha inkishu ashu nkineji kaiwata nkule wejitin natii nkujit, naaku tenelo neiruakini sii duo iropiyiani enye te esimu, neinyang'u ntokitin nainyang'unyeki ntokitin e nkishu o noonkineji, ntokitin naanya ninche, ore peyie si duo ninye nalaakieki ina siai nataasa ilasiayani, naaku kesidia rewata oo iropiyiani oleng te esimu tenkata eramatare.

Kisidai ena mbae oleng ore najii entoki naas pee ailepunye kadamu loan ore ena loan naishori neeku kadunu Nena ropiani nang'as ainyiang'u fertilizers orkeek layieu teina mukunda ai entokitin nisaidia pee ebulu oleng ore ena loan nang'as aikarie ewueji netii emukunda ai amu ore tanakata tenaikar ena mukunda mitoki eng'uesi ashu elukunguni nepuo akurukur enkop mitoki enkineji Anya mbuka natunoo kisidai teningas aikar enewueji metaa ketii security sapuk enewueji nintoki sii ainyiang'u fertilizers pee esaidia ntokitin nituno pee ebulu ntokitin naa kisho Nena tokitin nituno metaa keeta afya sidai yiolo aitoki a enkare entokitin pookin naas irrigation kaidim atubukoki enkare olchamba lai Nena tokitin aidim ataasa tenasihori enkiti loan

Iyiolo tenipik enkiropoto eweji ino olchamba lini ee nkapuni naa kisidai oleng', amu ore olchamba naa engokii kidim iltung'ana aetu nepuro naa tenepuro neeku ishomo zero neeku meeta faida ninoto amu ore napa ropiani ninoto nintumia aremia ineweji ore ropiani nijo apaa eshomoto aiko neija ore ropiani apa nitunie ineweji neshomoto ore apa edaa nijo pinya tineweji neshomoto ake aiko neija. Neeku kisidai tenipik eripoto atua olchamba lino meeta keetii pookin toki eweji naishaa. Ore sii tankarakiii nkukunik tankaraki lukunguni tankaraki imotonyi kulie inkenji napuonu anya mpuka inonok neeku kishaikino peeku keeti security sapuk ineweji meeta keripito ake olchamba lino aiko neija

Ee , iyiolo tenanu naa kadol anaa kelelek natum esile eloan tenkaraki enkiremore amu yiolo enedukuya , yiolo teniunisho , yiolo oltungani likincho loan keyiolo ajo keeta esiai niloito aas naa kedolta siiduo ajo nena esiai, tenikincho loaan naa ketodua ajo lele olchamba lino , naa nena entoki nitum naa kedolta sii duo ajo tenaa kemposho ituuno ikai imiet, keyiolo ajo ore loan nikincho ekiponu kuna poshok atushukoki enoshi kata tiniloamir nenaposho ashu teniloamir lelo paek . Neeku kelelek tenitum loan tenkaraki enkiremore amu yiolo enkiremore naa entoki naa kegira iltunganak ayamini oleng amu kesipa, teniunisho naa itum naake entoki apa nituuno unless tenaa ishomo ake neponuni neeku meeta apa ewueji ino security ninyiala ndaikin inono kake tenaa itudumwa loan naa ira serious tinasiai olchamba , kesipa ajo ishuk inaloan enye , inaloan apa nitudumwa, ishukukoki inaloan enye niaku kelelek oltungani tenetum loan .

iyiolo esidano emaisabu ooropiyiani olchampa naa, iyiolo ene dukuya keyieu oltungani naa ki sure ajo ketumito nena ropiyiani, amu tenitoripo olchampa lino aitobiraki, itum ake entoki apa nituuno naa kebulu siduoo aitobiraki naa itum nena ropiyiani. iyiolo siiduo iropiyiani teine wueji naa kishaakino paa iyata mpango amu ketii intokitin naa ijo kainyiang'u ena napal ena, amu keti iropiyiani naa keyieu maesabu, keti entoki naa ketii irkeek loodaikin niyieu. kake impanga nena ropiyiani iyiolo ena kaing'uaa ena toki pee ainyiang'u inyoo ena fertilzer olcchampa okulo keek lolchampa, ketii ntokitin kumok naa idim ai priotizer teine wueji ning'uaa nkulie tokitin ninyiang'u nkulie esiai olchampa iyiolo siduo too ropiyiani olchampa. iyiolo iropiyiani, nituunie, nena ekipuonu ake nena tokitin. iyiolo iropiyiani noituunie nirem, niishoru initaasa iyie. ekipuonu ake inadaaa nituuno ashukokino nena ropiyiani inonok. neeku itum faida. itum nena ropiyiani nintoki ninye atum inankae faida sapuk oleng. neeku kisidai ina siiai ooropiyiani oleng tiatua olchampa.

Kisidai nona kishu oleng na kesidai wi tenitum amu kesidan nona kishu amu keeta ropiyani yiolo nona kishu yiolo kulenenye nimiraki sukula naba ana enaba na enimiraji inasukula nitum iropiyani kumok amu temimiraki si duo inasukul na kekumok nona ropiyani oleng na keyieu eripoto amu yiolo kunakishu kidimi qtupuroi keyieu ltunganak na keponu aituku metaa kesafi enakiteng metayiolo ltunganak oponu ainyangu mitokibaishukuku na sidai nona kishu amu meeta kule kumok na ekincho ropiyani neaku aisidai inasiai enye oleng